Ore eton itu ilo ashum iropiyiani emoruao nifaa pee iyiolou imbaa naara esiana, ore tekuna baa ore enedukuya naa entoki naji security kaa sipata iata te kuna ropiyiani kaa uaminifu aiata ajo kepuo ashuku kuna ropiyiani, ifaa pee iyiolou ajo kaa benki epuo aashumie kuna ropiyiani inonok naa kainyioo epuo aas nifaa sii pee iyiolou esiana ooropiyiani nilo ashum oo entoki naji interest nilo atumteneshukunyie nena ropiyiani. Ore enkae toki niyiolou toorpiyiani emoruao naa kengolong'i aja epuo aabik kuna ropiyiani te benki, keishiaa pee iyiolou intokiting' kumok oleng' naiusiana naa okuna ropiyiani naaji ine moruao.

Koree naa miyiolo enchoto naati sipitali, ing'as ene dukaya airoroki oltung'ani linepua. Ning'as apik enkanyet sapuk oleng' igirara apuo airo peyie ilo naa alo ayau oltung'ani enkalo ino pekilo naa auta esidai nemikintapong'oo. Ore taa tanakata ilo ajoki oltung'ani ajo keeta emoyian niyata, niyieu naa nikipuo aret, ninkilikuanu ajo kaji etii olkitari lina moyian enaa kaji eti sipitali ina moyian naa ore naa kulingana venye nirorie oltung'ani tenkoitoi sidai na vile niwasililianana tenkoitoi naishaa naa ikilo sii ninye ele tung'ani alo autaa nikiliki tesidai enetiii sipitali neeku naa icreata entoki naji rapo entoki najo lashumba rapo sidai yaani mawasiliano sidai oltung'ani ligirara ang'amaro

Kore naa enabaye keibelenya oleng' emba esiai enkilimore tiatua ena kop ang' amu keng'as tinye aitelelek, niko peyie easi esia enkilimore teleleki o tenkisioroto oleng'. Kore ena baye kore ilting'ai i naa kisaidia kwanza atur ilchambai, nisaidia sii awosh olchani enaa aisuaki olchani loo wadudu o nkulie moyiaritin ake o ndaikin. Kisaidi oleng' siinye tenkata e mavuno amu mitoki naa enkisorote aya esaa sapuk oleng', neeku kenetipat oleng' ena siai tiatua mambo o ndaikin enake mambo olcambai tiatua ena kop ang'. Neeku keret oleng' irmaasai lenkop ang' esiai olting'ai amu kitelelek naa esiai neeku naaeesi teleleki oleng'.

Keyioloti oleng' enasias tenkop ang amu ore ltung'anak lenakop na laramatak naa abaya, amu keramat ntare neramat sii nkera neramat sii nkishu neaku laramatak duo lesipata ltung'anak lenakop, neaku keyioloti enasiai oontare amu adolita ajo ketii nkeenda naenieki ntare netii emwatata, neaku iwoshokino oke ntare enaa loroi nepiki enchoto nepiki nai kuna kinejik liponga enchoto neaku keyiolori oleng enasiai neaku keas ltunganak tesapuko oleng ,kadol oshi ajo keenikini ntare ichanito anaa entoki naji zero grazing sana sana peepuo naa adaare enkiti wueji naitengakaki amu laramatak ltunganak lenakop nakeeta mwaatat sii naibooyo ntare e tewuni mayiolo alo ,neaku kesapuk oleng' eramatare onkinejik tenakop ang'.

kitodolu naa ena kipirrta ajo kerpirai kulo anaa irkoboi laitumiari ilang'eni tesiai elepore onkishu kore naa ena siai nee sanasana etumieki kuna kishu orkiredi enaa kuna kishu naata kule oleng peyie neepuo aitaunyie kule oduo amu meesi ena siai oleng tenakop ang amu kitumia naake iltung'anak lenakop inkaik alepisho kake kitodolu naa kuna tokitin ajo imashinini naitumiae tookuna kishu naata kule oleng peyie neepuo alepu kule anakanaku kule tiatua naa kuna kishu sapukin anaa kuna kishu ekule ketumoi naleng kuna tokitin tokuna kuapi e highlands enae tonkuapi natii kuna kishu naata kule oleng.

kore naa ena bae teniyie niko aisom oltungani. ingas ninye ene dukuya aliki ajo kainyoo tipat ena toki, enaa kainyioo ena siai naji mobile banking enaa ena siai napiki iropiyiani atua esimu. kore naa pee ilo aliki ajo kainyioo tipat naa igil alo aitoduaki te simu ajo kaji ikoni. naa imoki aiko enintau iropiyiani te simu ino. naa kainyioo pee sidai oleng entii mpisai esimu alang' inibung'ita too nnkaik inonok makewon. ore naa enilo aelesea te nkoitoi nang'ut, anashu te nkoitoi sidai oleng. naa kelo oltungani aibung' naa kelelk eas na tesiai nalo aid. kelekek oleng amu iliki na eneiko tenitayu iropiyiani.

Kenetipat naa enabae tenkop ang' amu kelaramatak ltung'anak lenakop emoikuapei ormasaai. Ore dukuya na kepuo ltung'anak aitegemea entoki naji kule ampaka taayie nkiri enaa value additional, ntokitin naidim ayaki faida tiatua eramatare, ore naa kule tenkop ang' naa keng'as aitumia anaa endaa, kitumia ltung'anak aisotie enaa matejo orgali, nona kulie dakin akeyie ana pepuo atum entoki naji afya, kemiri sii amiraki ldukai enaa amiraki nkotelini pepuo ayierishore arashu ayierie shai, neaku kenetipat oleng' amu kupuo naa ltung'anak atum kulie dakin anaa kuna dakin anaa enkurma ,neaku ina naa peya ltung'anak anaa netipat kule oleng' tiatua nkuapi arashu olosho lormaasai.

ore taa eniko iltunganak oopashipaasha too muruatin naapashipaasha peyie eibung'a, naa keng'as kwanza aapuo aalimu ajo kainyioo dii tipat ena kisuma enaa kainyoo eret iltunganak enkisuma, nepuo aalikioo too ltunganak pookin loosirito pookin, iteru iltunganak botorok, nesuju elelero, oltunganak akeyie kunyinyik nepuo aaelesea, nepuo ajoki ore tipat enkisuma,,naa keyau ena faida weda naa kepuo iltunganak aapuonu aibung',nepuo aapuo aelewaw aajo kainyioo peesidai. enaa kainyioo pee isumae, kifaa nai iltunganak pee epuo kurmo. neliki naake larikok loo nkutot, naapashipaasha peyie epuo aaliki iltunganak. nepuo aas entoki naji mobilization .nielesakini iltunganak te nkoitoi nang'ut o tenkoitoi eleleki oleng' ore naa teina kata, nepuo naa iltunganak aapuo aibung'a nepuo aayiolou ajo ore enkisuma, naa entoki sidai oleng tele osho lang, naa entoki naa nalo aret iltunganak toolarin pookin. otoosiatin napashipaasha.

Kore naa osesen loltung'ani na kifaa ake siinye pee etum enkata nalo aiyeng'iyeng'a, kifaa pees oltung'ani esiai te ndama mzima kuanzia taa akeyie enkakenya mpaka neeku naake iyie nteipan. Kore naa pee ebaya saa ong'uan nifaa oltung'ani peelo alo aiyeng'iyeng'a nelo alo airura too saai nabaaya isai ile mpaka isai nabaya isiet. Kenetipat oleng' enelo oltung'ani alo aipumzisha osesen lenye amu keina kata naa elo akili alo aichangamka nelo naa osarge alo aasisho esidai. Neeku kuanzia ake isai nara ile mpaka sai nara isiet ifaa oltung'ani peelo aiyeng'iyeng'ie osesen lenye enake peelo airura.

Koree naa ntivini, naa kelelek oleng' pee epuoi ainyel enkitodolota oonkonyek. koree naa peinyal naa tenkaraki entoki naji light anaake ltai o mwangaza entivi. amu ore naa pilo oltung'ani aing'ur tenkata naado entivi na kelelek elo ayietu eng'olon empijan oonkonyek. koree naa pee eyietu teneku eing'or oltung'ani tenkata pookin na kelelek naa inyal empijan amu migil oltung'ani adol enalakwa ena kadol te tenkoitoi naibala oleng' neaku keeta ketoronok teningur oltung'ani entivi tenkata naado oleng',na keisha ake peepuo ltung'anak aing'or tenkata naishoruaki ana tenkata ake duo naata umuhimu.

Kelelek oleng' enisom oltung'ani ena baye, naa embaye naa ena o mboga ning'as aliki oltung'ani ajo kanyo tipat o mboga anashe kanyo kilo aret mboga naa enilo alo aun tenilo apik naa emukunda. Kore naa tene kibala ajo kekiata mboga o aina tofauti tofauti. Ketii mboga naaji spinach, ketii ng'uliek naaji skuma, netii naake mpaka mboga akeduo iyie o nkoitoi anashe mpukunot napaashipaasha. Ilo naa aliki oltung'ani ajo kanyo embegu, naishaa pilo aun tolchambaa nee kanyo olchani laifaa pilo awosh kuna poga, enaa katha eba enkare naifaa piilo apik olchamba nee ketia oitoi ilo apik anaye kai indim ainotie. Neeku ke lazima piilo alo ajoki oltung'ani te mboran, nilo naa alo aliki te sapuko anake telelki pee elo naa alo aibung'aa nelo ayolou enkoitoi naishaa pee ees.

Kenetipat naa oleng ena bae tenkop aang, ore naa enabae eunore anaa enkilimore onkwashen naa keeta tipat sapuk oleng, ore enedukuya na ingasa alo atum nkwashen na ne nilo naakenye ayier, niloapik emoti aitushulaki ndakin naapashipaasha na kenetipat oleng, ore eniare ore naake elimitoi arashu epikitae ngwashen imukundani, ore peilo atum tenkumoi oleng na ilo alo amir nkuliek, nimiraki naa ltunganak lituen, arashu nimiraki ltunganak lompukunot naapashipasha na ilo nai atum entoki naji eropiya nilo atum ainyangu ngulie tokitin ake nemiata, neaku kenetipat oleng enkilimore oonkwashen tenakop aang.

Kore naa tene kibala aajo keti iltingaai ashu itarakitani otii olchamba kibnla naa ajo egira aapuo aaturr olchamba arashu aapuo aitobirr peyie elo naa esiai aiteru eunore oondaiki kibala naa ajo keturito iltingai aare negira aadumu inkulukuon arashu aitobirr olchamba pee etumoki naa esiai aiteru eunore, kibala ajo keton itu esha arashu ketaa esha tene neeku naa ekegira iloopeny aitobirr ilchambai lenye pee epuo naa apuo aaun indaiki naanyorraa ninche. Neeku iltingai kulo oogira naa aapuo aaturr ilchambai naa kesapuk oleng' ena siai tookuna kuopi aang' amu iltingaai naa oitumika oleng' tenturore olchmabai ashu teneeku epuoi aitobirr ilchambai peyie naa etumoki aatuun indaikin naapaashipaasha.

Keibala naa ajo kore tene ketii irkeek ngejuko otuunoki neeku ketii kegirai aajoki iltung'anak entuun irkeek, nibala naa oltung'ani ogira aibukoki enkare olchani peyie elo naa aibung' enkop. Neeku kekumok iltung'anak tene lamaanta naegira apuo ai himiza peun irkeek te nkoitoi sapuk oleng' anashe te sapuko oleng' pee elo aret naa anake pee epuonaa ayolou tipat orkeek. Kore irkeek naake keret iltung'anak te yetunoto enchan, keret sii pimitoki osiwuo aaku sapuk ashu peemitoki akut oleng' nkajijik. Neeku kibala ajo kegirai alikio entipat orkeek tene.

Koree naa embatata ongarin ashu ajali ongarin, keyau mbaa nara kumok oleng, ore enedukuya, kelo toinye alo aitegemea anaa oltungani oreuta enaari ,koree oltungani olo asomea inasiai ore oltungani oyiolo aterewa engari na eninepu ajo meyiolo ele tungani aterewa engari tenkoitoi sidai na kelelek si elabatat engari teleleki ,ore si embatata ongarin na keitegemea anaa keimita enchoto enye anaa keimita enchoto nemaa enenye, ore tinilo aim enchoto namaenino tolbaribara kelelek naa ilo aikum nkulie arin arashu ilo aisababisha ajali .Keisababisha sii irbaribarani torok empataro ongarin a teninepu naa orbaribara lituitobiri tenkoitoi naishaa na kelelek eeta ngumot naketorok naa nemeimai naa tongarin neaku keyau imbaa naapasha embatata ongarin ,keyau si entoki naji enkinuku amu mitoki naa olderefau adol dukuya nakelelek naa elo aipony ngulie tolbaribarani.

Kore naa shueretisho te siai nee kentoki e tipat oleng' amu kore naake iayata olchore, te siai enaa ilchoreta naa kelo esia alo alo te nkoitoi sidai oleng' amu ore ena shuoretesho te siai ipopuo naa aapuo aitaduaro anae aitutaro, nilikinono sii ntokitin nemishaa te siai o ntokitin naifaa pee easi, o ntokitin sidan oleng' naya esiai dukuya. Kelo sii shuoretisho aret esia oleng' amu ipopuo aretokino esiai esaa naa naata oltung'ani entoki torono ashu entoki nemidim aitabau esiai, enaa kelelek emuei oltung'ani, neeta olchore te siai. Kore naa eniyata olchore te siai nae kilo aret nelo naa aas esia duo ino tewueji niboitata. Neeku enetipat naa shoruetisho te siai amu kelo aya esiai dukuya nelo naa alo aret ilkulikai.

ore naa egirae aitubulu inkera tele osho lang, naa kelek epuo aimaa ing'olikinot kumok oleng' anaa ing'olikinot naapashipaasha, kore ene dukuya ,ore duo igira aitubulu enkerai kifaa petii edaa naifaa peishori, entoki naji l lishe bora. naa kelelk epuo iltunganak aing'oru idaikin sidan oleng. ore sii igira aitubulu enkerai, keyieu netum entoki naji, matibabu sidai. keyieu nedol olkitari tenkata. nelo naa audoki isindanoni alo aibooyo imoyiaritin naapashipaasha. kelelek elau naa iltunganak ina uduma olkitari. naa kitorono oleng too nkera. ore sii enkae kelelk epuo inkera aabulu te wueji netii iltunganak lemeishaa ana iltunganak oota irkuaaki torok. naa mifaa naa nkera pee epuo asujaa irkuuaki torok loooltunganak amu kelek na epuo aabulu te nkoitoi nemeishaa. neeku kekumok oleng ing'olinot naimaa nkera ebulu tele osho lang le kenya.

Ore toontraffiki eloosho lang le Kenya keeta ncheriani naara kumok nemifaa naa iltung'anak pee epuo aagilunore arashu pee epuo naa aagil, ore enedukuya ketii sheria najo mimirr engarri te speed sapuk oleng' amu ore naa tenilo amirr engarri naa elelek naa ilo abatat engarr ashu elelek ilo aipony' intokitin torbaribara ashu ena nguesin enaa ntare enaa nkishu, kelelek ilo aikum sii iltung'anak neeku keji mireu engarri te speed sapuk. Ketii sii enkae sheria najao migiroo engarri te corner arashu te weuji torrono amu kelelek naa ijo agiroo engarri te corner ninepu duo sinye enkae arri nagira amanu tin corner nituu naa idol, neeku ketii sii enkae najo ore pee inepu ewueji nalang'ie nguesin nireu engarri te speed kinyi pee milo naa aiponyaa hoonyoo, nemilo naa alo abatat engarri ino.

Ore naa tele osho lang' le Kenya kesapuk naa netoki naji mgomo amu ketii mgomo ormalimuni, ketii mgomo orkitarrini, netii naa mgomo oolaasak akeyie pookin lesirkali ashu ilaasak akeduo lonkampunini naapaashipaasha. Ore naa entoki nayau mgomo oshi tenakop ang' , ore enedukuya naa elaata ooropiyiani kunyi kelelek eyieu iltung'anak nepuoi aalak iropiyiani kumok arashu iropiyiani naishiaa ninepu naa ajo ketii entoki naji under payment elaata ooropoiyiani kuti neeku kelelek naa epuo ilaasak loosiaitin naa aapuo aigoma tenkaraki naa elaata oorpiyiani kutik. Ketii sii entoki naji ewueji naasieki esiai ashu mazingira esiai keyieu naa wafanyikazi nitobirakini mazingira enye. Naa teniany naa ilo aitobiraki ilaasak ewueji sidai naasie esiai naa kelelek naa epuo aigoma, neetai sii uongozi kenyorr sii iltung'anak ilarikok sidan naa tenepuo sii aapuo aatum ilarikok torrok naa kelelek sii esapuku mgomo tiatua esiai enye.

keeta iroruat kumok oleng naapuoi aas pee esapuku egelare, ore naa kuna roruat kumok naa keng'as aapuo aayau iltunganak laara fair arashu iltunganak lemeeta enchoto. iltungana laa lemeeta oltungani onyoraa tiatua esiai, naa kepuo aagelu iltunganak peyie epuo aitasheki egelare. kepuo sii apuo aayau enkoitoi sidai nanyoraa pooki ng'ae. anaa kila oltungani ogira aitashe tolorika oje. peyie naa pee mepuo aatum eleja. neku keng'as aapuo aikilikuanishore ,tenaa kenyorari ena siai nikipuo aagilishore, kenkoitoi orbokisi, kenkoitoi oonkardasini. naa enepuo naa pooki tungani aapuo airukoki, neeku naa eroruata sidai anake ewuii sidai nenyor pooki ng'ae nemeta eleja.

Koree naa tene , keibala ajo ketii emasho naloito dukuya. Kelelek aa emasho enkisuma, amu ore naa tening'or kuna tokin naatae torgoso kuna kera oisilamu naa ntokitin naa naishopokini iltung'ana laing'ua enkisulata. Elelek aa enkisulata enkisuma, elelek egira ai graduate angua kuna sukulini enye ejii Madrasa , enaa kelelek naa eti duo emasho natiiki tena kop enye. Amu kelio naa ntoyie kumok, tening'or ketii ntoyie kunyinyik, oo botorok. Neeku kibala sii ajo ketii entoki nagira ake ninye aendelea. Ena ebaki negira aii himiza peyie upuo apash irkuaki lemurata ontoyie amu kesapuk ninye amurata ontoyie tena shumata ele osho lang. Neeku ebaki naa ina toki nagira alo dukuya, egira naa airorie peepuo apash, nepuo ajoki peepuo naa aisulisho naa too baa enkisuma. Neeku ke lazima ajo emasho nagira endelea teneweji.

Koree naa enkisuma tele osho lang le Kenya naa kenetipat oleng amu kelo aisho iltung'anak enaa kolorere eng'eno nagut. Eng'eno nalo aret too baa ekilasiku emaisha. Koree naake peisum oltung'ani neyolou naa aitofautisha ajo kainyo esidai na kainyoo entoronok. Enaa kainayaa ifaa oltung'ani pias naa kainyo ifaa pipaash. Kepuo iltung'ana ayolou nkutukie napash pasha ena enkutuk olashumba nepuo naa ayolou aiwasiliana oltung'ana naa opash pasha oing'ua nkuapin kumok oleng'. Na kelelek naa ena kisuma oltung'ani nelo atum orkasi ena esiai. Koree taa tinakata tenitum oltung'ani esiai nelo naa alo aret ormarei lenye enaa keltunga'na otaaniki amu kelelek naa elo atum iropiani neloo atum imasaa ee muhimu naleng tiatua maisha enye. Neeku kenetipat ibaa enkisuma na kisaidia orkuak lenkisuma nelo aret iltung'ana te le osho lang'.

Koree naa oshi oltungani tenelo alo aituku enaa aisuj inkilani, keng'as naa agel inkilani enaa kulingana oranki lenye. Ore duo oshi kikawaida oo ltungana oisuj inkilani, ilo aiteru inkilani naiborr pemelo ake nepuo naa kuda kulie oranki, amu ore nkilani kumok, kuda naarok ena kempusi, naa nkilani naa nena napiki oranki. Neeku tenilo naa alo aitushul nkilani pusi wo naiborr, nepuo naa apuo ainyal kuna kilanik naibor, nepuo atum aranki leme olenye. Neeku ore naa isujitai nkilani , keisidai tening'as agelu inkilani naibor, ning'as aisuj nena nenchoto enye, niposhiposh naake niik. Koree na piidip aisuja kuna kilanik naiborr nilo naa aiteru aisuj kuna kilanik kulie oranki, peyie mepuo naa ashulakino rankin tiatua enkare. Neeku naa kenetipat oleng' egelata oonkilanik ,peyie eeku naake safi inkalanik pookin tenkata pookin.

Koree naa tenadol enaa siai nalo adamu naa eunore odakin enaa enkilimore oodaikin napash pasha. Ore naa tene keng'as iltung'ana aitumia irkemben enaa toii ailepunye nkulukuok peyie etumoki apuo atipik embeku. Koree naa tipat enkilepunoto enkulupuok naa keji pee meaku embegu neunoi, enaa neetaaa eweji najing', netumoki sii enkare atijing'a naa petunoki kuna daikin atok enkare. Neeku kibala naa ajo ore kulo tung'ana kegira apuo aitobir entoki naji faros enaa egira aitobir olchamba peyie etumoki naa aiteru eunore odaikin. Kelelek ninye aa nkuashen epuo aun tene enaa daikin naijo irpaek naa nanyora nkulukuok, enaa kepuo naa aitarisha ele shamba nepuo aitau kuna benek torok enaa benek nemeyouni peyie etumoki naa aiteru esiai eunore oo dakin.

Kore naa enalo aisuji nkilani too nkaik naa koree enedukuya, koree nkaik keng'as apuo ayaa esaa naado isujita nkilani, amu ore tenisujita nkilani toonkaik na isuj enkila nabo wenkae, neeku kelo naa aya esaa sapuk oleng naa kelelek iminie esaa ino sapuko oleng. Ore sii nkaik, kelelek etii sabunini oiba nkaik, keetai kulo sabunini loo omoi naa kelelek ichubua nkaik. Neeku ore naa esidani tenintumia emashini enenkisujata onkilani naa keng'as ninye alo aisuj inkilani kumok tee saa nabo, neeku meya esaa ino sapuk oleng. Neeku tenipik kuna kilanik atua ena mashini, neku kisuji naji ake pookin tenkata nabo pookin. Neton nelo aitoi, nelo aitorio neosh pasi, neeku naa kelelek oleng, amu meya esaa ino sapuk. Neku ore sii pipik isabunini, meeta duo enkai kinyalata napik emashini ena enainyal inkaik, neeku, keisidai emashini alang inkaik tenkisujata onkilani.

Ore naa enasiai naasitae tene na enetipat Oleng toosiatin naasi tonkolongi pookin toonkangitie, koree naa ena naa ke sirkon kulo na kegira aoku enkare aya nkangitie, ore naa pilo aitumia sirkon aukunye enkare ,nakenetipat amu ore naa kuna ngwesi na naitumiai ake tosiatin, ore eniare koree sirkon kekipou aret aya enkare sapuk ang amu ore naa tenirok osikiria, nelelk enap iltoi labaya imiet anaa keonguan, na tenilo nai aoku makeon, nelelek aa oltoo obo ake iwoku nelelek a kelakwa enkare, neaku kenetipat oleng osikiria tenaa siai amu ilo atum enkare sapuk oleng, nilo naa asie siatin nimintoki naa alo atum enkisumbuaroto ashu ake nemilau enkare nintumia tiatuaenkang ino na kesidai ake enishori endaa peyie kipuo naa apuo aret tosiatin inono.

kore naa ormutandao, hoo naa nejo ltunganak eisapuk tipat ormutandao. kake keaeta naa entoroni sapuk oleng ormutandao tiatua elelero. ene tiatua iltunganak kumok lelo oosho lang'.amu keeta naa sai intokitin kumok naajing' iltunganak. nijo naa tiktok, facebook. nelelk elo anap idamunot oltungani, nelo oltungani arikino ajo, ketii nkulie siaitin duoo naasi. neeku keishaki iltunganak kumok idamunot enye atua ormutandao, nepuo naa aarikino, ajo keifaa pee epuo aas inkulie siatin, naapuo aaret olosho, ena naapuo aaret irkulikae. neeku keji naaji inko oltungani tenintoris ejing'ata ormutandao we siai naa naaret irkulie. ore naa naaji tenijing' ormutandao lifaa naaji pee elo oltungani aitenga ajo ketii isiatin naajing atua ormutandao, alang enijing' isaai pookin ormutandao.

Kore naa te murua ang' teneyuni olashe naa kepuo apuo aas ss ii aapuo aitumi inkoitoi pee etumoki apuo atalep enkiteng' nae kesidai naa enipuoi ainyang'aki olashe entoki naji special feeds, enake enkurma naitagol olashe enae enaisaidia olashe kinyi pee mitoki anak ng'otonye tioleng'. Ore naa pikoni nji, keji naa ene dukuya pee ilo atum kule kumo te nkiteng' pee enilo amir, eti naa entoki naji value addition piitumoki naa atutumo dupoto tiatua kule ena kiteng' ino. Neeku ore pee eyuni ele ashe kinyi neeku ilepoki ake duo nye nkunyi ale kunyik nipikaki atua orpira ninjo, ninyang'aki sii nye enkurma peyie elo ele ashe agolu nemelo naa alo alo aitienya. Neeku kesidai oleng' eneeku naa inyang'akini special feeds ena kuna kurman sidan olosho kunyinyik peelo naa alo agolu te nkoitoi sidai.

Koree naa tenkop ang' , koree tiatua ilchambai naa kepuo aik iltankii loonkariak tenelakua oleng. Kainyo peiki? Koree naa peiki ltankii lonkariak tenkop ang' naa keji kwanza pepuoi aipungusa entoki naji empurore amu kisapuk empurore tenakop oleng naa kelelek eya ilapurok iltanki idia kop olosho le Tanzania neaku kisidai oleng tenintalamari nemitinyikakini ilapurok. Koree eniare, keiki sii iltanki tenakop ang' pemepuo naa irkanjaoni enaa iltomia adany amu kekumok iltomia tenakop naa kelo nelau nkariak naok, neeku kupuonu apepenu aing'oru kuna ariak naati iltanki , nepuonu adany iltanki neeku kulo tanki otii kop kop nedany, nepuo ainyal. Neeku enetipat oleng teniik iltanki teshumata kulo shumai. Naa enetipat sii amu kisaidia sii aitok ilchambai enkare, amu ore naa eti ltankii shumata, na kepona entoki naji pressure enkare. Neeku kelelek naa epuo idaikin ang'amu enkare tenkoitoi sidai.

Koree duo oshi nanu makeon, melelek alo airura tesiokinoto. Kore nanu kang'as atum kwanza esaa enaa kee time ake duo naboitare ormarei lai too sai enkewarie, kore naa dama na kepoi naa isiatin. Kore tiniltu kewarie ning'as aboitare ormarei lino, ning'as ng'asa airo ajo kainyo iyas iyasa, nitum wasia, nitum advice. Koree naa pitumoki alo airurayu idipa aiguana olmarei lino naa kelelek oltungani elo airura noo saa ong'uan mpaka saa imiet. Hoo duo amu sidai naleng' teni pumzisha osesen , kake toroni sii tenilo aitamok keon ijo, amu kekelek ina kilo ayaki emoyian tosesen. Nemetumoki naa osesen anoto egolon naa ataa active. Neeku kisidai oleng' tening'as naake ai relax mind , airorei naa ormarei, nias naake ntokitin etipat, nikipuo naa aret, tenkishui ino.

Kore naa oshi nanu te nkaji ai kangas aenu inkilani enaa irkarash peyie atumoki aisuj a tenkata nabo pookin. Neeku kelelek aishop irakarash kama nkolong'i nabaya imiet anake aishop taakeduo te wiki musima pee kore naa te mwisho e wiki anashe te weekend naa inakata atumoki aisuja irkarash, amu kesidai naa ake enintutum nintu aisuj irkarash e kumok amu inakata naa inyang'u akeduo osabuni nisujie tenkata nabo pookin alang' eneeku isuj obobo obobo kila siku. Neeku kore naa tenakop ang' nemesapuk sii enkare neeku mpaka naa ping'asa aenu piitumoki akeduo airuko enkolong' nabo nilo oreyiet anaye ilo orkeju nilo naa atumoki akeduo aisuja nkilani pookin te tenkata nabo.

Kore naa ene, kibala ajo olturur ele loo saen. Keltung'ana kulo oasita ibiasharani osaen amu kibala irmasae lagira aamir isaen, neeta isaen, neeti sii lashumba anaa irmusungu loyutuo aiyiaya kulo tung'ak, peyie etumoki ashom ainyang'utu kulo saen neeku kibala ake ajo irmasae kulo lamirakita ilashumba isaen, peepuo na apuo atumir dupoto arashu peepuo atum iropiaani. Naa kisidai ena siai oleng amu keyaki naa kuna tasati ormasae iropiani, naing'ua naairubat oloshon opash pasha. Kelelek naa epuo irmasae aingang'u makeon anaa kinyang' ltung'anak ake duo laingua nkuapi pooki ele oshi lang'.

Kenetipat naa ena siai oleng', napoi akeno inkera ena irmeregeshi tiatua olale. Enaa enaramatie eloo inkera, amu oree paa enetipat ena siai, ore naa pilo aikenoo , nincho daikin tiatua olale oikenoro naa kepuo apuo apiru, nepuo asapuku oleng. Naa koree sii nitapash inguesin amu tenincho inkera epuo amana tiatua iseroi kelelek epuo ing'uesi aidakie. Neeku kisidai naake teninkeno neeku iramat tewei nebo peyie eng'as naake atum entoki naji security. Peeku secured. Pemitoki ing'uesi naa atumoki aidakie, neepuo naa apuo asapuku, nepuo apuo aponaa iropiani. Nilo naa oltung'ani atum iropiani tenkata kenya nimir, neeku enetipat oleng', neeku keret ltung'ana oleng teneyiolou eleramatie. Neeku enetipat oleng' eleramatie.

Tenadol naa ena , nali alo adamu, ibaa naji enchumata ooropiani tiatua esimu. Ore naa ena naa enkoitoi ee mpesa ena nkoitoi napash pasha naapikikie esimu iropiani. Ore naa teneweji nitodolu entoki naji mobile banking. Ore naa mobile banking naa ena siai niyau iropiani nipik atua ebenki anaa esimu. Neeku minap iropiani too beniak ashu entoki naji cash. Neeku ore esiai ino , ene simu ake. Teniyou nilak bidhaa ake duo niyeu enaa imasaa niyou too ldukai naa kintumia entoki naji sim neekuirawa ake duo iropiani tiatua esimu aitumia entoki najii noo till number ,nintayu iropiani too benkii. Neeku naa ibaa esimu oleng naitumika tene.

kore naa tene keibala ajo ketii enkiteng ekule nanapitae, anap naa tengarri kelelek ee enkiteng kinyiang'unoti nainyiang'uaki tosokoni neeku enapita oltung'ani aya enkang enye amu enidol naa idol ago kengarri ena negirae aikenoo ena kiteng tiatua ena arri pemelo naa aolo aipidu anake pemelo alo agila tenkoitoi neeku kitumika oleng ingarrin tenapata onkishu sana sana nagirae aitung'ua nkuapi nalakua amo ona kuna kishu ekule nemidimari enae nemeeta engolon naapuoyie nkuapi nalakua enaa kuna kulie kishu orpurana ana kuna saiwal neeku kenapitae ena kiteng aya enelakua elelek aa osokoni eyaitae elelek ee ang oltung'ani loinyiang'ua tosokoni neeku kenapitae naa ena kiteng peyie etumoki naa apuo atelep enaa pepuo atumie dupoto tonkang'itie.

Koree na ene ke ltungana kulo ogira aitapasha irkuliek too baa edupoto. Etiii na ele obo ene, amu ketii naa baa kumok najo ltung'ana keidim aterutu irkulie peyie epuoatumoki, amu inepu naa irkulie kulo loibonok, laitumia naa ibaa enaimin, napara ajoki oltung'ani toosho kuna amba pilo naa adupoyu tiatua biashara ino. Peiyie ilo atum intokitin apa niminie ena piitum duo akeyie imali oo mpukunot pookin. Neeku tenetipika oltungani ntokitin naidim ataasa nepik inambai enyana naidm atoshoki, peyie atumoki ninye ashomo anoto iropiani eimu ntae. Neeku kibala ake ajo oltungani le biashara ele lagira aepare alej iltunganak lolosho anaa iltungana lompukunot pookin pee epuo adupore ninche.